Nyima ka, aneno yiend muogo. To ewi yiend muogoni, paka moro majaber oidho, kendo winjo maber ewi yiend muogoni. Akia kata oneno winyo moro, odwani omaki ntie gima omako wang'e e wi yien no. To epiny mar muogoni etiende ka, e batha kor acham, aneno budho moro bende moloth maber. To e bathe kor achich, aneno alot boo mopidhi koluore maler. Kendo wuon go, wuon puodhoni, odoyo puodhoni maler, okine buya e iye kata achiel. King'iyo aluora mar puodhoni, wuon go ochielo gi kidi, matiendeni en puodho manie dala ng'ato. En puodho morito maber. Aneno ka chiemo dwa yudore ka, kaluore gi tich matek kendo maler mar ng'atni. Ma puodho mamoro wang' kendo yuayo wang' ne ng'ama neno. Puothe duto onego chal mana kama. Kata joma nigi puothe mamoko onego obi opuonjre kuom puodh ng'ani kuom gimotimo.

E nyimaka aneno ji ariyo, moidho gimoro. Gini oken apiko nekech oduong' ne apiko, to oken nyamburko nikech otin ne nyamburko. Okang'e ni iluonge nang'o. Kama jogi ntie, en kama kuoyo nitie, okane kata yien achiel. To chalo kama buru bende ng'eng', nikech king'iyo dichuogni, otueyo ume. Chieng' bende ng'eny charo wang' gi, omiyo giruako angolo marotenge. Okang'e kuma gidhiye. To nyakoni, oruako gima geng'o wiye makata kogore piny, to ok wiye hinyre. Osepneni to ongego, gimomiyo oonge go takya. To giherore, ineno ka osiepne mawoini riembo, to okong'i kata kumodhie. Chalni samoro, kata gima onyalo tuomoni lee kanyo onge. Ena ena pap kamotuo maonge gimoro, omiyo oonge luoro moro. Giruako leuni mabadgi tindo maok liet ha, kendo giruako onyasa manyadundo, mondo okonygi gi liet mani kama gintieni. Gin gimor katobedoni gin kama liet. King'iyo wengegi onge gi kuyo kata matin.